Eng ratilitab akenge akoi Mut, ko neakochini bik chekonu boisyonik eng emetab Kenya, ko imuch akachi somok nekata Mut ,siakochi icheket somok nekata Mut ko ngamun mapcheita boisyonik eng oret noton nenyalu , asikobit komakachi kora chetutikin saiti ko ngamun kikwai kasit serikalit kidoko ,ak kit nenyalu koyai serikali asikobit konyor Mut eng Mut ko yoche kwai kasit eng, emet komukul, yoche ngonyor eng kipsigisyek konyokwai kasit nekerken ak nekabukwai koachi bik alak ,lemek ,kokoek eng olino koyache kopcheita boisyonik kokerkeitu sikobit kochobok akonyor Mut eng Mut.

Eng betushek chutenchu bo inguni ko kikobois muswoknotet anan muswoknotetab kasari eng boiyonikab imbar , koungunon eng minutik chekimine eng imbar ko kikobit boisyetab mashinishek eng eleo eng olda tukul eng emetab Kenya, ko elesuptoi muswoknotoni anan ko mashinishek chu rurutik eng imbar, ko eng rurutik alak tukul anan ko eng minutik alak tukul, imuch ko bandek, marakwek, beek akot mosongik ,mi kora nganik ak chechang ko ter ngunon mashinishek chekiboisyen eng minutik alak tukul ,ko yoche kisubi kele mashinit ainon neboisye ako boisye eng or nee akotoreti nee, ko boisyoniteni konyumnyumit kasitab temisyet akobit koyaak kasit eng oret nenyalu.

Eng temisyet eng Kenya sanasana betushek chukimiten Nguni, ko kikobois kabisa muswoknotet ko eng boiyonikab imbar ko makotia chekiboisyen bik choton chebo kibarwa ana ko bik choton chekakisir kou ngunon eng olemami ko kauntit noton nebo Kericho, ko eng butisyetab chaik ,eng stat kokikobais mashinishek choton chebo chaik kebuten chaik ,ko kikoket boisyoni nekata bik ,ko eng yoton kesire bik chetutikino cheboisyen mashinit niteni ,ko siretab bik ko kikwo ngwany ako kikonyumnyumit kasit ,aakse kasit eng araka ako eng chakyinet ako rapinik chemondo kotuten ngapi Mami bik chekakisir.

Eleakaste yekiboisyen mashinishek kebut chaik eng kericho ko ngwanitu kot mising, asikongwanit ko ngamun ui kasit inguni eng bik, chengyin ken amitwokik eng chaik ,chenge icheket elebokobuten chaik asikobit konyor chepkondok asikobit konai lakwak ak bikwsk eng kaa ,ko yekiib ingunon mashinishek kobwa nyokobut chaik kouitu kot missing ngamun manyoru bik kasisyek ,ako koraa ko bik chemenye oloton komako chame butetab chaik , ngamun Gere kole kakowek kasit kidogo ngamun bosakse kasit ,ako bendi icheket koyae kasit ake anan Konami mungaret ake, akometo nebo chaik, eku kewelutyet neo mising yekiib mashinishek kobwa kericho.

Oleboisyoito temik moshinishek asikobit korich tyongik koraisi kot mising , ngamun eng mashinishek chutenchu komiten matekoisyek ak bisek ,ko mashinishek chu kotareti konam tyongik choton chengeme mbarenik anan chengeme minutik kwak eng imbar ko , kikobunchi kamanut kot mising mashinishek chutenchu eng boisyetab temindet temindet ingoboisyen mashing chu ko imuche konyor inendet rurutik choton chekororon ndamun mabeane tyongik choton chekakitekan keboisyen mashinishek chuton bo motegoisyek, ko toreti kot mising eng ripsetab tukuk akot koraa eng ribetab kiakik ak eng ripsetab minutik choton chemiten imbarenikwak, ko kikobunchi kamanut mising.

Eng temik chemengecheni ko imuch angalalen temik choton chemi kokwenyon, ko eng kokwenyon ko asikobit konyorchiken temik chumengechen mashinishek, ko ui kot mising , ngamun icheket komatindo kanetutik cheamatin ,ko maraisi kenyor mashinishek chekiboisyen nemakyinken temik chumengechen eng kokwenyon ko kanetisyet neamat akobo kamanutyetab mashinishek chu ak olekiboisyoito ak koraa kinet kole inyumnyumi boisyenywan amatkomakyiken tukuk cheng cheu bik chetemchin icheket imbaronok anan kwachin icheket kasisyek, ko yekakinet ko imuche koib kakwautyet konyor mashinishek.

Siret nekikonyor temik kingoboisyen mashinishek choton cheketeken, kikobunchi kamanut kot mising ,ngamun eng mashinishek choton koyae kasit kou yon katayae chito, ako koraa koribe minutik choton chepo temindet ,kou ngunon ingesemberishe koyae koyae mashinishek chutenchu kasit nondon nenyalu ako eg oret nondon nenyalu, ko eng mashinishek chu ko kikobit konyor kamanut anan kokikobit temik konyor kelchinaek kobun mashinishek chuton, kikomuch icheket kosuldoen minsenywan anan ko kabatisyenywan akonyor icheket chepkondok cheamatin ako ako makomakkyinken chepkondok chechang ,ngamun yekiboisyen mashinishechu ko nyumnyumitu kasit noton nebo temindet.

Siret nekikonyor temik, kingoboisyen mashinishek choton cheteren tyongik asikobit komaam anan kongen minutik kwak ,ko kikobit konyor kelchinaek chechang mising temik, ngamun yekakoter mashinishek chu tyongik choton asikobit mait minutikwak ko tyongik choton chebae icheket, ko kikobit konyor icheket kelchinoik chechang, akobit konyor rurutik choton chemakyinike anan choton chechang mising, akobit konyor koraa temik chutenchu rapishek chechang anan chekakyinke koraa eng temisyet asikobit kotesen tai boisyenyin akokikonyumnyum kasit noton nebo temisyet ole mabitu ngemisyetab minutik choton chemi imbarenikwak ko kikotoret mising.

Ndo inguni atinye mashinishek cheu bik eng imbarenyun noton nekaminchi miwek, ko boisyet neimuchi abakakyi ko boisyet noton nebo semberet nebo miwek, ak yekakosember miwek koraa koimuch koraa aboisyen koraa eng kandeetab mbolea asikobit kochok miwek choton, koraa kit koraa netot akachi mashinishek choton, ko imuch akochi koek icheket chekese miwek choton chemi imbarenyun, ko bunchin kamanut kot mising mashinishek choton yeabaisyen eng imbarenyun nebo miwek, ngamun mabitu kewelutyet aketukul ako nyumnyumitu kasit noton nebo temisyet nebo miwek, ako meraimiken mising eng boisyet noton.

Sikeboisyen mashinishek anan mashinit eng kesishet eng imbarenik cheechen, ko asikobit maboisyen chepkondok chechang, yon miten mashinishek ko bik chekikochin koyaen kasit noton, kotutikinityn ngamun kasit nondon

Olekiribto anan olekyoyto , boisyonik choton chebo kiakik eng kokwenyon keboisyen muswoknotet, ko imuch yon ichobe amitwokik choton chebo tuka ko iboishen mashinishek choton chebo kasari, anan muswoknotet noton nekikobit akingachi, kou ngunon Chang mashinishek chekiboisyen kengaisen , imuch inga mobek, marurek, suswek komengekitun asikobit itoreten kiakikuk eng amitwokik ,kokikotoreb mising muswoknotet noton nebo kasari eng ripsetab kiakik eng kokwenyon ak koraa eng ole amenye kokikobit koneteken bik olekiboisyoito muswoknotet.